Gima timore kae ma ng'ato, aneno dhano kanyo koro ong'iyo en gi kompyuta mare en gi laptop mare. Osomo map mar Afrika, osomo kaka Afrika chalo kendo otang'o ne ji kaka Afrika map mar world kaka chalo. I mean, map mar the world kaka chalo, koro otang'o ne ji e skrin kanyo mondo ji one.

Tijni ni kod nengo nkech mae tich maber ma konyo rieyo dend, konyo rieyo masuls mag dendi. Omiyo kitimo preshap tiluonge ni preshap koro kitime to dendi bedo mojing', dendi bedo motegno. Kendo inyalo ting'o gimoramora ma pek, koro omiyo dendi bedo matek masuls gi bedo machwe.

Gima bire pacha kaneno ma, ma a KRA, ma ofis mar KRA. Koro jotelo obire ofis mondo gilo gino e KRA, ma iTax, ma ginene ofis mar KRA ma tax ji e piny oga ginene piny Kenya mar ka a.

Gima timore kae, mae nyiso ni intanet onge yani data onge. Koro omi ong'i omiyo ji warning kanyo ni ogol ogem data mondo o log in e intanet mondo miyo ong'i gik matimore e mbui. Koro ma oonge intanet kata oonge data.

Gik man kod nengo ka aneno blada, aneno dhot, aneno drisa, aneno Mpesa, aneno oil, aneno spares mag apiko, aneno tie apiko, aneno floor, dier ot. Kendo aneno cobra, aneno spare oil, aneno spares mag apiko, aneno blada, aneno gimoramora.

Gima bire pacha, ma en oganda mobire Parliament, mondo gi discuss weche machando piny kata ma gero piny. Koro gibet piny mondo giriwre e paro achiel mondo giwach achiel ariyo adek. Mondo giriwre mondo giyie ni ma dhi konyo piny. Ma oganda aneno oganda Waislam kanyo be gi jok moko mamoko.

Gim gima bire pacha ni ka aneno gini ma en nyiso ni ma tuo mar okimi, koro ng'isowa ni wa abstain. Kik watim richo kata kik wanind gi jo kik watim hera, kor ma nyiso ni astain from AIDS, tukomeshe ukimwi. Mondo wadage e ngima maber.

Ber miyudo kuom tijni ma a oga tich mar oganda mar jo Masai. Koro ka gitiyo tijni magi tije ma kachuol kata timbe gi machon kalcha machon ma nyisogi kaka ginyalo dongruok e anyuola gi. Koro gi mano ka giting'o chak, inyalo ket e wiye kanyo. Mondo opuodhe mondo ojana no obed ng'at maber e ngima ne mabiro mbele.

Chiemo ni kidwa losi ikawo avokado, tirudo irudo irudo irudo irudo irudoo. Tikawo kiserudi rudo ikawo avokado mang'eny tipokogi. Ka sa irudi irudo irudi rudo, kiserudo then ikawo oduma mosechiek misetedo maber mochiek mochiek. Tikawo tikete wiye tidwalo, idwalo idwalo idwaloo. Tiketo omurore matiin, omurore gi mach ma mor mor cha. Omurore matin, tidwalo idwalo ichakidwalo tiwe omurore matin bas kasti golo tochiek.

Mae en ng'ato mobiro e bank account mondo o consider kakonyalo yawo bank account. How to make when opening bank account. Yani kakonyalo tiegore mondo oyaw bank account ni mondo mi otigo e kano pesa kata e olo pesa mondo obi okonygo ngima ne.

Gima bire pacha kaneno tijni ma tij mar ndiko, mane ka kanena nena tijni ma en tij mar ndiko. Ikawo minutes kata e minutes ka e meeting. Koro gikawo minutes gindiko chien, ajenda gimdiko chien, gimoramora ma owache e komiti, gindiko piny. Mondo gibiro fwenyo bang'e mondo gi discuss mondo giyaw go piny.

Gimatimre kae, magi majand lum majan majan mar mar it oboke ka. majani chai moyapon, koro omogi e chieng', oketgi e gine glass kanyo mondo chieng' omakgi matin mondo gitwo kasto bang'e an reg gi

Kae aneno ka ji, oganda obiro pidho ma kipindi mar pidho yien. Koro giolo ne yien pi mondo odong, mondo yie odong maber. Aneno ka ng'ano okawo, okawo can mar pi, to oolo nego yien no pi mondo yien no odong, mondo oyud omak lowo maber.

Tijni nikod nengo nikech ma e kuma customer care nitiega. Ma e kuma ka customer nigi wach moro kata penjo moro machande to odhi ir customer care to olerone kaka chande and then customer care kawo duoko neno to olere maber kaka onego otim kata kaka onego obed. Otim kata e simbe kata e ohalane kata e bank kata e supermarket

Tijni ni kod nengo kech mae en tich pidho yien. Tij pidho yien ni kod nengo nikech okonyo e alwora. Okonyo e kelo koth, okonyo kendo skunde kuom po kuom loso buge nikech yien ilosogo buge e alworawa ni. Kendo tijni, tijni ni kod nengo nikech konyo soli erosion, okonyo mondo kik lo ywer ywere gi pi. Mondo e kasto kendo tijni, tijni konyo e gero ute ka yiende osedongo tigerogo ute, igero go skunde, igerogo daraja. Kendo tijni kelo employment ne oganda.

Gini inyalo loso e alwora nikech ma en apoyo. Apoyo ni ka isepone e yadhe cha, e yiende cha, ipone, then, kisepone tiwee, kosechiek maber, tipone, tidhi iluoke, iluoke, isare, isare, then iluoke maber, kiseluoke then iyiedhe, iyiedhe, iyiedhe koseyiedhe maber, to ipae, then ingade matindo tindo tindo tindo ti kete san. Kasto kosekete e san ti nyalo pogne ji ka ji mondo ocham